Many chupe mag soda kata pii mosetigo bowiti. Chok manyaromo konyi kaluore gi yien miingo. Ng'ad yien e kore gi. Kau chupe go, ket lowo mokik gi manyiwa eiye. Kete ewi yien, twe gi cellotape e tiendegi, ol pii pile kapile.

Omwogo e cham mipidho ndalo ma koth tin nikech onyalo nyak makato koth onge. Kakipidhe ikawo ket omwogo ting'ado matindo tindo size manya rome bur. Ikunyo bur tikete iye kaeti umo gi lowo.

Okahero tij pidho awendo nikech gin lee mag bungu. Naneno ng'at moro nopidho gi, to ka ne gichopo madongo ne gilal tee bolal e bungu bu wuon go nodhi hasara ahinya.

Bang' ritho, jopur mag oduma tero oduma e chiro, uso nijoma timo ohand uso oduma kata joma wero gi gi nengo mapiny. Kata inyaus ni jo lori moa oko mobiro nyiewo oduma e gweng' no.

Olo pii kwom cham konyo cham mondo kik thoo ndalo ma oro kata ndalo ma koth tin. Bende onyalo konyo mondo cham odong piopio nikech giyudo pii moromo pile pile.

Ma konyo japur mondo oyud chiemo moromo kowuok epuodho achielno moloyo dhi manyo puodho moro mondo opidh cham moro. Be onya konyo japur eloso lowo mar puothe nikech kiko chiemo kelo faida e lowo.